Waneno rawera morwako sati marambulu kendo oting'o kwer e goke, ochung' e puodho machalo mana puoth mariwa. Waneno it chamno kaka ralum, rawera mawuoyini mae nyalo bedo puothe, kendo kacham ne osechiek, onyalo uso kaka yo mar yuto, kata kamae ok en puothe to ibiro chule pesa kuom tich ma otiyo e puodho kae, nyalo bedo ni muhogo gi osechiek kendo obiro gologi, kata nyalo bedo ni ne obiro doyo puodhoni kaka waneno gin buya kata mago gin cham. Pok ong'ere maber. oneno rawera manigi teko ahinya kaka wang'iyo lwete kaka chalo kendo kore bedo ojing' maber, mano nyiso ni en gi teko kendo onyalo tiyo tijno maber ahinya.

Waneno jatend migawo mar thieth Aden Duale ka ochung' bath bendera marwa mar kenya kendo orwako suti marateng',omosore gi miyo morwako marateng' bende, okonyo e weche thieth kendo omiyo weche mag thieth dhi maber e pinywa mar Kenya kae, tije en rango kendo nono ni jotich ma ondiki gi serekal timo tijgi makare maonge mibadhi mora mora madhi nyime. Tije be en ng'iyo ni osuptal ka osuptal mar serekal nigi yedhe kendo ji be ngimagi ni makare. Masira mora mora e yor thieth ka owuok, en ema otelo kendo omiyo jopiny wach e gima otimoreno. Wageno ni obiro tiyo maber kendo obiro miyo migawo mar thieth dhi mbele kendo bedo gi dongruok.

Magi gin kit bel ma opogore. Kendo ka osegol gi e puodho to imoyo gi e chieng' maber. Endalo ma oromo. Bang' kagi setuo to idino gi. Mondo bel opogre gi chung'. Bang' kosedin gi to ipiedho bel maber mondo gik ma olil owuogi e bel no. Chung' ka be inyalo ti go e moko mach kata inyalo wang' gi kamoro. Bang' bel kosepiedhi, to imoye kendo. Mondo seche ma idhi rege ok obed gi ng'ich moro amora. Inyalo rege kata inyalo kane e gunia e ot ma otuo ma onge pi moro amora. Makata ka koth ochwe be ok chopie bel go. Jok moko be riwo bel gi bando bang'e girego mondo gicham kaka mok kuon. Bel en gima ber ahinya kendo miyo ng'ato bedo gi teko. Emomiyo nyaka ket gi kata kan gi maber. E gunde ma ok oyiech.

Mae en migaw ma ochung' ne joma nigi ng'ol e piny wa mar Kenya kae. Kendo, jok manigi ng'ol mar wuotho, neno, winjo, kata mano hinyo bede gi. Ratich gi ineno gi migaw ni. Kendo, ratich joma ong'ol ing'iyo mana gi migaw ni. Gitemo ahinya mondo piny wa mar Kenya kae joma nigi ng'ol mondo owinj kwa gi kendo mondo gin bende omigi tich mana kaka jok moko. Gitemo puonjo gi bende e wach ng'ol. Kendo kaka ji mamoko maonge ng'ol nyalo dak gi jok manigi ng'ol. Gitemo ni jok ma ong'ol gi jok ma onge ng'ol obed maromre e piny wa mar Kenya kae. Kendo nigi dew maromre. Kata seche ma ichulo gi bende.

Mae en motoka maduong' mar mbalariany. Kendo wang'eyo ni mitokni gi ting'o ganyithi sikul katero gi kuopnde ma opogore kaka kanitiere nyasi mar wer inyalo ti gi motoka ni mondo oter nyithi mabalariany no. Kendo jok moko be nyalo hodo mitoka ni mondo giti go e wach wuoth. E gima ber nikech jo mbalariany gi inyalo mi pesa kaji ohodo mitokni gi. Inyalo ti kode tero nyithi mbalariany bende e weche mag tugo kaka opira, kata ringo. En gima ber e fwenyo nying mbalariany go kendo ng'ato nyalo ng'eyo jok manitiere e motoka no. En gima ber ka ji nigodo.

Kae chalo mana ndalo mar goyo kura. Mane en higa mar elufu ariyo piero ariyo gi ariyo. Waneno okil Okiya Omtata. Kendo nitiere buge moko e nyim ng'at ma owuoyo godo no. Magi negin kalatese mane ondik e jok mane ogonegi ombulu. Buore kae ne en Bomas of Kenya. Kendo kae ema kuma ne ikwane e ombulu mek ker mar Kenya. Bang' kosegol gi kuonde ma opogore mane ji ogoye ombulu go. Lipot mek jotelo mamoko bende nikelo kae mondo ong'i kabe gin adiera kendo kane giluwo chik. Bang'e igoye seyi kendo ikete e mbui e yo mar ayanga. Okinde ma opogore opogore be nitiere ka.

kae en osuptal kendo jok matuwo dhi kanyo .Nitiere ajuoke mathiedho jok mawinjo marach. Nyalo bedo tuwo moro amora ,kendo ka ng'ato odhi kae, ipime imiye yath mondo odwog obed mangima. Mae en osuptal mar sirikal koro pesa ma ichulo kae ok ng'eny ahinya kaka osuptal mar ng'ato kata ma ng'ato ondike ji. Ka okalo e migawo mar thieth, sirikal ondiko ajuoke matiyo kae kendo yath ma ikelo e osuptal kae bende ok usi kata achiel. imiyo ji nono nikech jok moko onge nyalo mar nyiewo yath, to kaka ong'ere, ng'ato ka nigi midekre, tek mondo oti maber. Inyalo kony kata jonyuol bende e osuptal kae.

Mae en duka ma iuse njaga gi kong'o. Jomamer biro nyiewo njaga kae, jok moko bende ,madho mana e duka kae, kaka oseng'eyore, jok mamadho njaga kata kong'o, ng'enygi ok gin jok malong'o kendo ong'egi kaka jok makwelo, to adiera mar kong'o gi njaga, jok moko madhe nikech gin gi paro mang'eny e wi gi kendo gitemo ni mondo wigi owil godo. jok moko bende madho nikech osiepegi madho, kong'o ok ne gimaber e ngima dhano nikech onyalo kelo tuwo mang'eny maok nyal thiedhi. Jok mamadho kong'o bende nyalo ketho tich nikech seche ma ng'ato omadho kong'ono, wiye ok ti maber ahinya kendo pache nyalo bedo maber ba tich kethrene.

Ne nitiere ji mane okelo gimoro miluongo ni world coin mondo rowere odonjie kendo ne ikawo wang' ng'ato mondo ong'i gino machalo kiyo mondo nonro ne te okaw. Bang'e ne imiyo rowernigo pesa. Bang' serekal fwenyo ne ogolgi epiny Kenya kae nikech ne iwacho ni gino ruchore gi ratich dhano mar kawo nonrogi ka gikia. Kendo kata pesa mane giyudogo, bende ne ng'eny ahinya mane nyalo ketho uchumi mar pinywa mar Kenya kae. Chakre ne sirikal gweye oko, pok wawinjo kendo nonro ne. jok mane oketo wang'gi kanyo bende, onge gimarach ma osetimore negi nyaka sani. Nitiere jok moko mane wacho ni wengegi biro wuok oko kendo ok gi bi neno. Jok moko bende ne wacho ni jok mane oketo wengegi kanyo biro lal apoya, kata kamano pok gigo otimorene jok mane oketo wengegi kanyo.

wanyalo neno sabun ma oket e wi mesa ma en ralum, kendo besen moro manigi gik marombulu be nitiere kanyo, ok apar ka gigi yudore mang'eny e miere kendo mana sabun kende eminyalo yudo godo ji. Magi gik ma iloso kar pimo gikmoko kendo ka ng'ato nitiere e iye kanyo, onego oum dende, wang'e ume gi lwete bende maber mondo kik gigo donj negi nikech ginyalo bedo marach ka gidhi e pien ng'ato kata e wang' ng'ato. Arita maber nyaka kaw ka ng'ato nitiere e odno mar pimo gikmoko.

Waneno ng'ato machalo ajuoga ma orwako law marambulu to nyime waneno ng'at mobet. Onyalo bedo jatuwo kendo okele osuptal kanyo kata okelore kende. Ipime pressure kendo nyalo bedo ni ajuogani nyise gimoro, gilalore. Nyalo bedo ni osebedo gi tuwoni aming'a kata koka obiro ni mondo opime. Ber ka ng'ato ka ng'ato ng'eyo pressure ne kaka rom mondo kik obed gi tuoche mang'eny kaka tuwo sukari. Onego ng'ato ong'e chon mondo ochak thieth chon. Tuoche machalo kamano nyalo miyo ng'ato tho kendo wito ngimane. gin gi pi moro bende bathe kanyo, kalam gi kalatasa ma gindiko nonro e wi jal ma obiro kanyono bende gin godo. Ok wang'eyo ka mano en osuptandgi kata gibiro mana limo jogweng' makanyo mondo gikonygi e yore mag thieth.

Nenore ni jogi nitiere e nyasi kendo kaka girwakore bende nyiso mor ahinya. Giting'o san e lwetgi manigi chiemo, jok moko oting'o ochele ma oriw gi ring'o, jok moko bende mano chalo mana kuon ma gin godo. Ginenore ka gima gin gi mor gi ilo ahinya, nyaka kata kaka gibwonjo. Ok wang'eyo ni mae nyalo bedo nyasi mane. Onyalo bedo arus, onyalo bedo liel ,kata onyalo bedo nyuol mar ng'ato. Emomiyo jogi obiro kanyakla mondo gibed gi mor gin duto.

Mae en osuptal mar Star mayudore buore Kisumu, kendo waneno drisni mane onyiew, nitiere sing'enge bende ma ochiel godo kanyo, wanyalo neno mabat mane oti godo. Bepe bende mane oti godo loso osuptandni bende wanyalo neno. Magi duto ne onyiew gi pesa. Osuptalni jok mane ogere ne otiyo gi simiti gi lowo, yiende, gi chumbe bende kaka ong'eyore gigo duto bende nyaka nyiew mondo koka ng'ato ochak gero kanyo. Kor osuptandni be ondiki manyalo miyowa wafwenyo ni mano en osupta, mago duto kachakore gi rangi bende ne wuon osuptandni ochulo ng'ato mondo otimne tijno.

Yien nigi tich mang'eny ahinya kendo waneno jatelo ma en William Kabogo nyiso kendo seyo ji manitiere Nandi mondo opidh yiende. yien nyalo konyo kelo koth ndalo ma piny otuwo ahinya. yiende bende itiyo kodgi kaka yiende ma inyalo ger godo ute, emomiyo ji onego opidh yiende mang'eny. Jokmoko bende pidho yiende ma gin yath kaka mwarubaine manyalo konyo ng'ato seche ma otuwo, kendo oonge pesa ma onyalo dhi godo osuptal. Yiende nigi kony mathoth ahinya kaka loso kombe, kitendni, oluth kuon, bende bero ute kata dala. Yiende moko bende gin mana yiende mek olemo manyalo nyago olemo manyalo konyo dhano mondo ocham kaka ong'eyore, olemo nigi teko kendo kony mang'eny e del, emomiyo ji onego opidh yiende kuma gintiere. Kata e alworagi.

Mae en jatelo Raila Amollo Odinga, mane okonyo piny Kenya ndalo machon nyaka sani bende pod okonyo. Ne odhawo mondo jorochere odog dalagi, mondo jorotenge oyud telo. Kendo kae nenore ni entiere e bura gi jotelo mamoko. Ginyalo bedo ni gilalore e weche dongruok, kaka ong'ere en jasiasa ma ohero dongruok ahinya. Kata nyalo bedo ni en ema opuonjogi weche dongruok. Kaka nenore, magi chalo mana rowerni matindo mapod dongo, kendo gidwaro kony gi sir koya kuom jomadongo ma osedak ma ong'eyo ngima. Ng'ato kaka Raila Amollo Odinga osedak e Kenya kae kendo ong'eyo historia mar jokenya chakre kuma ne gichako nyaka sani kuma Kenya osechope. Emomiyo giromo kae mondo giwinj gima onyalo wacho negi.

Nyaka ajuoga mathiethono bed gi lony e wi tuwo matuoyo jatuwono. Kendo nyaka obed gi lewni marite ma gik ma ochido kata tuoche malandore apoya kik make. Onego oum ume bende ,woche ma orwako bende ok onego obedi moyelore, bang'e koseya kanyo, mulo jatuwo, onego odhi olwok lwete maber kendo maler bende. Dwarore ni nyaka kitanda mayom ketne jomatuwo, gir pimo pressure bende, gir pimo adundo kaka gwecho bende onego gibed godo. Ot ma jatuwo bede, onego obed gi dirisha maduong' ma muya maler nyalo donjo. Odno bende onego lwoke maler mondo kik tuwo landre.

Mae en duka mauso simbe miluongo ni Tecno kendo nyalo bedo ni giyawo duka manyien emomiyo gilose maber kamano bende. Nitiere nyiri ariyo morwako law marambulu, mano e rangi ma dukani tiyo godo, nyirigi orwako lewni majobecho ahinya, nyalo bedo ni gitimo kamae mondo giywa jonyiepo, kaka ong'ere, nyako majaber chalo mana kaka maua, mano e gima gitemo timo e duka kae, giketi ler mang'eny bende gik magiuso ed uka kanyo onen maler kendo kik mibadhi moro amora bedie

Mae en puoth michele, kendo chon kane dawa pod ngima to ne owuotho ne atere puro, puro mchele ok yot ahinya, kndo odwaro ng'ama nigi rito mang'eny ahinya. Ne atere doyo ,komo gi timo gigo te bang'e ka mchele osechiek, bende ne akowe mana ng'iyo kaka ogolo michelego. tij mchele ok yot ahinya to yutone bende wanyalo wacho ni nitiere malo. Puro micheleno ema ne chulonwa pesa mar sikul, mane miyowa wachiemo bende. Be ema ne ogero nwa ot ma wantiere godo maneno maber ahinya, kamano, aparo ni ka biro bedo maduong',abiro chako pur mar michele nikech ne aseneno kaka dawa time, kendo ang'eyo ,ageno bende ni anbe anyalo timo mana kamano.

Waneno nyathi matin, kendo oting'e gi wuoyi moro, nyalo bedo wuon gi owadgi kata jagweng' moro manitiere kanyo. Imenyo ler e wang'e, nyalo bedo ni wang'e lit kata ajuoke obiro ng'iyo kaka odhi mbele. Nyalo bedo ni otuwo kendo ing'iyo kabe en gi remo adiera. Jarachar ema ochimo gima rienyo lerno. Kendo bathe kanyo, waneno mine moko ma otweyo wigi gi suka, nyalo bedo nikae en osuptal kata ji obiro thieth kanyo. Magi nyalo bet achiel kuom chenro ma sirikal makorega gi jo oko mondo okel ne Jokenya kae mar ng'iyo ngimagi kaka dhi nono maonge chudo mora mora. Mae itimo mondo kik nyithindo mang'eny tho kata jo Kenya maonge nyalo kik tho nikech gitwo to ok ginyal dhi osuptal.

Nitiere rawera ma orwako sati marambulu, oting'o kwer e goke kendo onenore ka ng'ama nigi teko ahinya, bedege ojing' kendo kore bende waneno ka ojing'. Ochung' kamoro ma wanyalo wacho ni en puodho kata bungu. Ok wanyal neno maber ahinya kabe magi gin cham koso gin mana yiende ma oti kanyo. Wageno ni kwer ma oting'oni oya doyogo kata puro kamoro. nyalo bedo ni odwaro loko kanyo puodho emomiyo ne obiro gi kwerno.

Nitiere puodho kendo nitiere gik ma loth maralum, waneno omuogo machal ni koka opidhi kendo oloth maber. Kuma opidheno lono ng'ich chalo ni oyudo pi ma oromo emomiyo oloth maber kamano. Kaka nenore nyalo bedoni oya dogi mondo gidong maber, waneno lum e bathe kanyo ma ogolmago gin buya manyalo mono omuogo dongo maber. Emomiyo idoyo omuogo gi e tiende kanyo.

Kor acham waneno jatend piny machon Uhuru Muigai Kenyatta,e bath uhuru ,waneno william Samoei Ruto ma en ker ma kenya kae chakre higa eluf ariyo prariyo gariyo nyaka sani. E bath williiam Ruto nitiere Raila Amollo Odinga,e bath Raila, waneno Kalonzo Musyoka, nyalo bedoni jogi oromo mondo owuo e weche siasa kata giromo kaka osiepe, kaka ong'ere, gisetiyo kamoto kendo Uhuru osetiyoga gi Ruto, Ruto bende osetiyoga gi Raila, Raila bende osetiyoga gi Kalonzo, to ginte gisetiyo e Kenya kae, emomiyo ging'ere kendo nyalo bedo ni gibiro lalore mondo gikel dongruok maduong'. Nyalo bedo ni kata ne giromo e nyasi ma jokenya duto ong'eyo kendo oyango. Kae ginenore ka gimor ahinya kaka jotelo mar piny mar Kenya.

Mae nyalo bedo jatelo mar riwruok mar south Nyanza Sugar Company kendo chalni owuoyo e wi riwruogno, kaka nenore, obet e kom manie ofis kendo waneno mich mang'eny manitiere e mesa. Nyalo bedo ni otemo lero kaka riwruogni nochakore kendo kaka gigeno ni mondo odhi mbele. Yuto magiyudo gi gik magikale bende pile ka pile, ka gitimo tijno, ji mang'eny ohero sukari, koro wang'eni ohalani nyalo bedo ni nigi yuto maber, kata kamano wan gi jopidh niang' bende, gin be nyaka wang'e korgi, emomiyo jateloni wuoyo kae. Nyalo bedo ni owuoyo e weche yuto magiyudo, gik ma jopidh niang' bende kale, mago te kaka jatelo onego ong'e, emomiyo en emiloso kode.

Tugoni konyo e rieyo fwonde, kendo ng'ato bedo gi del maber. Seche ma giting'o opirani, miyo lwetgi bedo motegno, kendo kata parogi bedo maliw. Tugoni bende, jok moko tugo kaka yo mar ohala. Ichulogi bang' tugono, ginyalo bedo ni gitugo ne jok moko kata gitugo ne gin owuon. Ober nikech omiyo rowerni galore ma ok dhi timo gik ma gala gala kaka kwecho kata madho nyasore. Omiyogi gidich ahinya e pap, tugo gi tugo gi rowerni owetegi. Mae be miyo rowerni yudo osiepe mamoko e yor tugoni.

mae en alot sikuma, kendo jopur yudo ohala maber kuome nikech ng'enyji pile ka pile nyaka cham alot. En yo mar yudo gimoro ma ng'ato nyalo konyore godo. Alot bende nigi ber mang'eny e del, okonyo seche ma ng'ato dhi okocha, ok obed gi oko matek, bende alot inyalo cham gi kuon ma ng'ato yieng'. Dakteche seyo ji mondo oher chamo alot nikech en kaka yath, en gi gik moko manyalo miyo ng'ato chango. Jok moko bende wacho ni jok machamo alot dak aming'a ahinya, nikech dendgi ok yud tuwo mang'eny kaka ong'ere alot en gima ti koya e lowo mano en gimaber nikech oonge mo mang'eny, manyalo miyo ng'ato bedo machwe kata bedo gi tuwo mar adundo. Aalot miyo ng'ato dongo ka nigi ngima maber kendo tuoche bende ok make apoya.

Mae en tij uso mauta. kendo ng'ato onego okan pesa maber. Onego orwak law manyiso ni otiyo tijno mar olo mauta. Mauta bende nyaka gibed godo magiuso. Arita ma knayo be nyaka bed moridore ahinya nikech ng'ato ok onego tia kibrit kanyo kata ok onego obigi gimoro amora manigi mach. Pi logo be onego obed kanyo ma ka ng'ato osetieko tije bang'e seche ma odwaro dhi dala, onego olog lwete maber mondo kik tuwo landre. ji ma sani bende ohero tiyo gi ong'we yamo, onego gibed gi namba ma ng'ato ore pesa ka oonge gi pesa ma osewilore.

Mae en yiend mawembe, kendo ne dawa nyisa ni ka ng'ato olwoko piny kanyo ma opuko pi e tie mawembeno, mawembe ok bi loth kendo obiro bedo mana yien ma ofuwo. Idho yiend mawembe seche ma oloth bende ok ber nikech kodhigo te biro lwar ma onge mawembe mabiro ti. Yiend mawembe nyalo golo mawembe mang'eny ahinya ma ng'ato nyalo uso mondo oyud pesa. En ohala maber nikech ji pile ka pile chamo olemono, kendo nitie joma ohere ahinya, yienni bende ting'o ga thuol mang'eny emomiyo inyiso ji mondo kik oher bedo e tie mawembe nikech thuol nyalo kayogi.

Waneno rawera ma wuoyi ka olo ne yiende ma tindo pi. Ma en kido ma ber nikech yiende dwaro pi mondo koka olodh ma ber. Pidho yien e aluora ber ainya nikech yiende ka oseti biro kelo koth e aluora kanyo kendo cham bende biro ti ma ber nikech koth goyo gi ma ber. Yiende moko be gin yiende mek olemo ma olo olemo ma ji nyalo chamo kendo inyalo us moko. Yiende ni gi tich mangeny ainya, jok moko pidhe kaka bawo ,ka gisebedo madongo to ingado gi iloso kod gi kombe oted ni kata oluth kuon bende. Jok moko pidho yiende ma gin yath ma ka ngato winjo ma rach kaka wiye bare to onya chwako it yien no kaka mar mwarubaini. Ngato nyalo madho ma changi. Ma en gi ma ber.

Nitiere rawera ma wuoyi, orwako ogudu ma rateng, sati ma rachar to okiko rateng. Wanene ka gi ma ogoyo ong'we yamo, nyalo bedo ni owuoyo gi ngato kata otemo goyo simu mondo ng'atcha ma ogoyo ne omaki. Entiere ot moro ma jaber ahinya, nyalo bedo ni mae ode kata obiro kar chiemo. Kaka ong’ere kar chiemo ma tinde olos manyasani kendo neno ma jaber ahinya. Oneno rawera matin, lewni ma orwako bende ng’iso mana ni odwa dhi kamoro kata osechopo kuma ne odhiye. Kendo otemo goyo simo mondo otudre ne, gi jo ma ne onego orom go. Simo en yo mar tudruok godo manyasani.

Mae en ot ma ilando weche ma nyien. Nyathiwa mi iluongo ni Lynn, kaka ne okadho penj ne mar klas aboro ne oluonge kae mondo obi owach kaka wuodhe mar somo osebet. Kendo gik mane okonye mondo obed mokuongo e piny Kenya tee. Ne amor ahinya nikech chieng’ no an gi jonyuol na ne watere nyaka kanyo. Ne openje penjo mangeny kendo ne oduoko ma ber. Ne orwak ne gi moro ma nyalo miyo seche ma owuoyo duonde winjore. Ne amor neno gigi te. Gino ne omiya ilo kendo ka ne adok skul ne atiyo matek ahinya mondo an be oluongo kae mondo awuo gi jopiny te. Chieng no ne asungo ne nyithindo owetena kaka nyathiwa ne onen e TV kendo kaka ne ongeyo wuoyo maler bende. Buonjo ne bende ne ber, nyaka sani pod wan gi picha ne kane watere kanyo mondo owuo.

Waneno rowerni ma jowuoyi ariyo kendo achiel kuom gi orwako ogudu ariyo. Otingo rungu gi asewe. Magi gik mane jo chon tiyo go ka dhi manyo lee kata seche ma gi dhie wuoth, wuodhe gi ma nyalo miyo gi duogo gotieno, ne gi tingo gi moro ka gi romo gi gimoro ma rach gi nyalo goyo gi go. Gin kaka gir arita ma dhano nyalo bedo godo .Asewe ni be ne inego godo thuol mane donjo e ute kata ma ne onee oko. Ne idiro ne gi mondo onege gi ma bor kuno. Nyalo bedo ni rawera ma orwako ogudu ni temo puonjo nyawadgi ma ochung e nyime no. Kendo otangone kaka onego omak rungu gi osewe no.

Kae en kuma ikane lee bungu, kendo ka ngato dwaro dhi neno gi nyaka uchul pesa moro ma tin e koka u odonji .Iye nitiere bungu ma lee go odake kendo nitiere arita ma otegno ainya mondo lee moro amora kik negi gi jo moko. Kaka ongere lee moko itiyo gi pien gi kata tung gi kendo gin gi nengo ainya. Jok ma tiyo kae yudo osara dwe ka dwe ma gi nyalo konyore go. An be asedhiga neno lee massai mara kono, kendo ne aneno sibuor, mano ne omiya mor gi ilo nyaka sani pod aparo kaka ne sibuor no chalo. Okan gi kuonde ma ok gi nyal yudo dhano kata ma ok gi nyal romo gi dhano. Kaka ongere lee mek bungu gi nyalo chamo kata dhano kaka chiemb gi.

Ne nitiere jal moro achiel mane iluongo ni Makenzi. Kendo ne oHulore kaka jatich nyasaye. Ne oyawo kanisni mo opogore opogore. Kendo ne ongIiso ji mondo odhi e kanisa no. Jok ma ne odonjo e kanisa no ne ingiso gik ma nyasaye ohero kendo gombo ni ji otim. Ne oketo ji bedo gi kech kendo jok moko mane lemo e kanisa ne bende ne inyiso ni piny biro rumo onego gi ter mwandu gi e kanisa kuma oyieyo ok nyal chopo kata chamo gi. Ji ne tero mwandu mar adier, nitiere jal achiel mano osetero ne milionde ne abirio kendo bang'e sirkal ne ofwenyo ni ji mangeny othoo. Jok moko ne iketo e bunge kanyo. Anyuola mangeny ne ywak ni jog gi olal. Kendo ka ne otim nonro maber ne oyud gi e bungu moro yo mombasa kocha. Kuma ne jadolo no ogere kanisa kendo kanisa ne no mana jok ma ongeye.